En yu akere lagok chemenkech chesile beek. Beechu ko beek chetalildos chepo ropta. Eng korenyu kochang beek chetililen mising ako mokisile beek chetalildos cheuchu. Imuch kinaga tuga beek cheuchu ako beek cheboishe biik ko kikeparpar beek chepo ng'uny akinde mashinishek chepiru beechu ako kit neyoe biik ko kotach beechu akoboishe. Beek chematililen cheuchu kokonu mianwek.

Ni ko kabatishet nepo mbaret keboishe kiakik anan ko eik. Kikonam temik koboishe mokombet nepo eik kopate mbaronik cheechen ak chekiruiyo chematinye koik. Eik komuchi kopat mbaret neoo miising neimuchi biik kopate betushek chechang mising. Yeboishe chito eik kokwerie kochokchi kabatishet ako imuch keboishe kora eik kepete mutaroishek yekimoche kekol minutik.

Nyumnyum mising kinet chito oleimuch ketorto bandek. Boishoni komomoche ng'omnatet nepo barak ako chi aketugul komuchi koput bandek, kit kityo neimuch kinoisechi chito ko oleimuch koyaita boishoni eng oret nenyumnyum asimang'et mising ako asikonem bandek chechang eng boroindo nemining. Mite perik cheuen che ngeboishe eut kochuri eut ako imuch kewai mg'otit nekipete barak sikochurak bandiat.

Boishoni ko temishet neboishe kabatishet. Temishet ko kikobunji komonut mising eng chi aketugul amu toreti konyor biik amitwokik ako chekamach koalda komuchi konyor chepkondok. Kikotoret kora kosir biik chechang boishet ako apote akenge eng ichek chekianyoru kelchin nepo kesira boishet eng kampunit nekiisuldoe temishet. yekibis minutik kotoreti koegitu eng oret nenyumnyum akotoreti koker kole kates kesutik.

Ni ko temishet neboishe kabatishet nepo temishet ko kikobunji komonut mising eng chi aketugul amu toreti konyor biik amitwokik ako chekamech koalda komuchi konyor chepkondok. Kikotoret kora kosir biik chechang boishet ako apote akenge eng ichek chekianyoru kelchin nepo kesira boishet eng kampunit nekiisuldoe temishet. Yekibis minutik kotoreti koekitu eng oret nenyumnyum akotoreti koker kole kates kesutik.

Ni ko temishet nepo kahawek. Eng betushek chekikosirto ko kikolany mising alyet nepo kesutik chepo kahawek ako kikokochi biik chechang kowekchigei kabatishet nepo minutyoni. Kotomo kokol chito kahawek konyolu kocheng keswek ako yekakocheng keswek ko makat kopal keringet neloo akonde keturek chepo kiakik chekikoruiryo, kindoi ng'ung'unyek cheakwoen barak akekol minutyet. Nyolu kesut akoi ipkonde logoek.

Ni ko temishet nepo piasik. Piasik kopo komonut mising eng emet ako kikokochi kowo barak mising alyet eng siro. Piasik keboishe kechope amitwokik cheterterchin akeboishe kora kechope chipsi. Yekol chito piasik eng chong'indo kotoreti koker kole kanyor chepkondok chechang. Temishoni kosire biik chechang kora boishonik amu boishoni kochang olemoche eunek chepo biik. Piasik kora koipu...

Eng yu achome mising kabatishet. Kabatishet ko kikotoret biik chechang mising ako chi aketugul nesobe nguno kobusi amu kabatishet. Nkot komakibotishe ko akoi kobarech rupet nganda mite biik chemochome boishoni ko nyumnyum mising kopit biik chetinye chamet akotinye naet akotinye kamuket nepo koker kole kapa imbar aipkoai boishet eng oret nenyumnyum akokes kesutik keondae rupet.

En Yu agere bik cheterterchin cheminkoret nemi kemeut chetyeme koyet gei Koger Kole kanyor kwenik cheimuch kobaishen kosuldaen baishet nebokayooset kwenik Koba kamanut mising en kot age tugulagobaikotestai Sabet koyae baishet agetugul kot agetugul Koger Kole kanyor kwenik anan koyakta chi agetugul kotaret Koger Kole kanyor kwenik cheimuch kobaishen koyoisen

Po komonut mising kolseta nepo suswek chepo ng'uny eng kotyem kole kapit amitwokik chechang cheimuch kepae kiakik. Kikotoret mising kabatik tuguk cheu mopek chepo bandek yekakesis ak kolset nepo morongenik koker kole kanyor amitwokik cheimuch kokikta kiakik olantugul kokenyi suswek. Po komonut mising boishoni amu tinye alyet nepo barak suswek ako imuch koalda chito kora konyor chepkondok.

Ni ko kanaktaet nepo beek eng mbaronik. Eng betushek chepo let ko biik chechang ko kitiegei mising boishet nepo kesil beek chekikoposokis anan ko chemi tankit keboishe ndoishek akesere minutik. Kit nekikon asikoek kouni ko kitomkoit ng'omnotet nepo musoknotet ako kingoit komite biik chekikakonai akopo boishoni nganda kimokotinye chepkondok cheimuch koker kole kesulda boishet.

Eng yu akere werit nekwerie akwet nepo tuga. Tuchu ko chang mising. Eng olitelele tuga kochurat ako koporunet kole imuch kekwerie tuchu kopa oleloo mising olemomi kemeut akonyolilen suswek akomite beek. Kikonaita mising biik cheuchu boishet neuni ako eng betushek chechang keboishe lagok chemengech ak chepyosok. Bichu ko kikotestai mising amu boishoni komatinye gharama.

Eng yu akere ofisaek chetyeme kosuldae ng'alek chepo kanetishhet. Kanetishekt ko kit nekikobunji komonut mising ako kikoker kambunishek kole nyumnyum koip kakwautik koek icheket chikenet biik akonoisechi akopo tuguk chetinyegei ak mung'aret cheimuch koyai. Yekinat biik komuchi konai kit aketugul nekimoche asikopit koker kole kayai boishet netinyegei ak kanetishet nekonyor eng oret nenyumnyum.

Eng yu akere kalang'set nepo kasari nepo tuga. Eng betushechu ko kikepaorian konyo mosoknotet netoreti koker kole kaimuch kori tuga koboishe mbirok. Chamat mising orani amu alyet komi ng'uny ako tinye temindet boroindo nepo kocheng keswot nemoche akokwei keswondonot nemoche kole kosol moita. Boishoni ko kararan mising akotoreti kolong kimnotet ak alyet nepo kiakik.

Eng yu akere kabatik chetyeme kotoretgei kosuldae boishet nepo minset eng iman ko mwaat kele yeituiyogei biik eng kipakenge koaaksei boishet eng oret nenyumnyum. Po komonut mising keker kele ketuiyogei biik yooe boishonik cheuchu amu yechang biik konoktoi mising yemachang biik komuchi koyai chito akenge boishet neuni eng wikit akenge anan akot ko imukoksei kosir yoto.

Nyumnyum mising kinet anan kinoisechi chito akopo ortinwek cheimuch keboishe kesuldae temishet nepo ng'wek. Kabatishet nepo ng'wek mising ko kipkaa kopo komonut mising amu kikolany mising alyet nepo ng'wek chepo kipkaa eng siro ako nyumnyum mising kopat chito aketugul ng'wek chepo kipkaa. Manyumnyum kekoshi mienwek ng'wechu. Kit nepo komonut nenyolu korip chito ko koker kole akwai mbaret...

Eng yu akere biik chetoreti konetgei akonoisechigei akopo tuguk cheterterchin akakere kouyo tinyegei ak kabatishet. Imuch ko kipsomaninik chemi sukul anan ko biik chetinye ng'omnotet nemaititaat akopo temishet ako keyomis kampunit neyochin boishet kochopchi betut neimuch koboishe konyorune kanetishet nepo tuguk cheterterchin chetakoimi asikomuch kochul boishonikchik tugul,

Eng yu akere nego chechang chekakikerchi kot akenge. Manyumnyum kenai komie nkot ko koot anan ko karit. Nechu komi cheteleldos akomi alake cheteptos ng'uny. Mite chemung'arainik chekikonam koket tuga chechang kopoto nego koyop komaswek cheterterchin sikomuch nyokopai eng oli. Ni ko amu kiimukak asikopit koker kole kanyor temindet alyet nekararan nepo tuguchu asikosuldae mung'aret.

Eng yu akere teta nemining boor nepo kipkaa ako tinye moitanyi. Nkichikil mising moi ikere ile kergei keswot ak nepo kamet. Biik alak ko kikocham keswek cheuchu anan ko chepo kipkaa chepo kiakik amatinye maket nepo kolong anan ko koet kiakik. Yeaker boishoni angen ale tutikin mising chego chekekee ako imuch kotar moita ngomakirip.

Eng yu akere temishet nenyolunot. Kenam chichi kopchei mbaret kobun ortinwek cheterterchin. Mite olekikepat akepir ako kikorur ipkopekchi. Olepo taban ak let ko kakikochi boroindo nepo takotestai komuny akopoipochi boishonik. Tuun kekere kele makoakwai olekakipat ko kakotoldolitu mising ng'ung'unyek amu ng'ung'unyek ngotepiso mising kowendi kotesokse kimnotet mising.

Boishoni ko project chepo sukul chepo kipsomaninik. Chi aketugul chekiyai kabatishet che choto abwoti ale biik chechang po komonut mising koyai boishoni. Somanet nepo nguno kotorchingei kokochi chito ng'omnatet neimuch koboishe kotoretegei ako kikobunchi komonut amu nyolu keker kele tos kokonai chito tuguk chekityeme kenet anan mengen.

Ni ko kabatishet nepo minutik cheterterchin eng mbaret akenge che choto kekure intercropping. Boishoni ko kikobunji komonut mising ako kikotoret biiik chetinye mbaronik chemengech. Kabatishet neuni kotoreti kora koker kole karip ng'ung'unyek.

Eng yu akere tiondo nepo tumin nekakirum. Kakobwa ako ipe kakwautik ripik chepo tiong'ik chepo tumin koker kole ngot komi toretet neimuchi konyor tionyi ko kakonam kotoret. Kikonam serikali poryet netokchingei porishet nepo kiakik chepo tumdo ako yekinam chito koo kergong'et nenyoru miising.

Ni ko kabatishet nepo kiakik chepo banyek. Kiakichu kopo komonut mising amu kikolany mising alyet eng siro ako makoitestai sopet komomi bendo. Nyolu keeng'so eng ikorwek cheechen kou harusit, koito ak ikorwek alak chechang. Boishoni kopo komonut amu sire biik chechang boishet.

Baishoni ko kolset Nebo bandek ngamnatet netai nemache baishoni ko ngamnatet Nebo atebto ab emet yekole Chito bandek anan ko mukandek konyalu Koger Kole unei emet bandek ko minutik chebo kamanut akomakingei mising robta yebitos ngot komanyor bandek robta komie ko agoi kosirsir gei bitet ago bandek alagek cheimuch Maruti komie Garik chemakingei Chito en kabatishoni ko mogombet keswek ak mbolea